Ore piteruni olturrur le naboisho, na keyieuni, keyieuni oltung'ani oitasheki pookin, keyieuni treasurer, neyieuni chairman, neyieuni secretary, neyieuni si sininche members ,petumoki ilo turrurr ashomo dukuya.

Keeta esiai enkiremore tolosho le Kenya enkipirta sapuk enaa ninye enkoriong' olosho naa Ore sii endaa naitauni nemiri tonkuapi eboo netii sii iltung'anak oonya tenakop.

Eidim naai irbiasharani nepik olning'o lorbiasharani naitasheiki toosokonini nabo idim nepuo aaya loan nabo iidim nepuo aaomonu

Oore pee etanya olosho le Kenya eyauni kulo peyek te boo, naa keji kulo payek GMO.Oore GMO naa ketorok te biotisho amuu keidim neyau imueyiaritin enaa cancer, niaku imesidain duo sii oleng'.

Idim naai nepiki efence ashu esuntai aitaman ine wueji netuunieki endaa pee miinyial ake eramatare endaa natuunoki nagira abulu amu keeku naa torrono teniun endaa nemitoki abulu amu keeku naa kenyaita nkishu ontare nenyaita nkerra neeku kifaa duo naai naa kifenci.